En pichaini okere en yuu, okere chii nekanam kitung'uik en eunyin nemiten en imbar, olekinetito chito olekiyoito boishoni bo minset ko nyolu konai inendet kasarta olekiteme imbar ak koi kasarta nekait kemin tukuk en imbaranoton nekatem inendet, nyolu kora konai inendet boroindo nenyolu kebal keringoik chekiminchin kitungui chuton ak olekiripto kitung'uik komeng'echen akoi koit kasarta nekakwam kebut ak kiam.

En pichaini okere en yuu okere biik oeng, chii nekotelel en ngweny ak chii aeng'e nemiten en terekta barak neboru kolee bichu koyoe boishet nebo temishet, obwote ayoe boishoni netai ko olekiomoje ominso olekiomoche amiin tukuk chomuche otoreteng'e atkai tukul, olon omokyinike chekiome anan omokyinike rabinik olomuche amin tukun cheuu bandek anan ko marakwek ak aalde asionyor rabinik chetoreteng'e, boishoni kora kobokomonut mising amun toreti emet konyorchike tukuk chemoe kouu bandek, marakwek anan ko mosong'ik atkai tukul kemin tukuchoton.

En pichaini okere murenik chechang chekayumak ak okere kiit neuu kering'et nekakibal en yuu neiboru kelee imuch kikiyoe boishet nebo baletab beek, amune sikobo komonut boishoni ko kimuche kenyor beek chekiboishen atkai tukul, beek chekinoko tukaa chekiboishen en kaa kiunsen tukuk anan keyee ak ko kora kimuche keboishen bechuton kibisen tukuk chekemine en imbar asimabar kemeut, boishoni kora kobokomonut mising atkai tukul olon Kait kemeut en nganaset aketukul elekimuche kenyorchike beek komomiten okot robta.

En pichaini okere en yuu okere chii be miten nekelach ing'oroik chebo serikali ak kwony akeng'e nekanam ketit nemiten en selel, chemii koyoe boishet nebo minsetab ketik, amune sikobo komonut boishoni ko amun boishoni kotoreti oldo kokaranit atkai tukul kakimin ketik, toreti kora biik konyorchike urwet atkai tukul miten kameut oleimuche konyor urwet koyob ketichuton kimine ak kora toreti emet konyor robta atkai tukul kachang'a en olekokiminchi, boishoni kora kobokomonut amun kimuche kenyor kwenik chekiboishen atkai tukul en korik olon kokimokyike ak kora ketik kimuche keteken korik anan keteken sukulishek chekiboishen atkai tukul kokimokyike somanet en nganaset aketukul.

En pichaini okere en yuu okere siratik chechang chekakilakta konyii oldo, choton ko chuboinik , mokuboik, seleleishek ak bokisishek, tukun chemile biik en yuu ko siratichuton olekakilaktaita anan olekoomundo oldo ak kora kiit nemilebik en yuu ko mauwat nemiten en kwenetab siratichuton, nekorut ko ineken akoi koet kouniton en kwenutab siratichuton.

Oletoretitoi kastomayat nekomoche koal kot akoyok rapinik kobun National Commercial Bank of Africa ko nyolu inendet konai ng'otutik chebo National Commercial Bank of Africa olekiyoktoitoo rapinik ak konai inendet kora kole moe koyokto rapisiek ata ako kimuche ketil inendet rapinik chetyana yeyokto rapinik choton ako nyolu kora konai chi neyokyin rapinik choton asi ndo chilile inendet konai elewekundoo rapinik choton akomwaa kole komoe koyokyi ng'oo

En pichait ni okere en yuu okere biik chekalachgee en kalaket ab gee nebo biik ab Islamiek ak okere kora korik chemiten en yuu kakitech en nganasaniton bichu koboru kole yoe boisiet nebo minset ab ketik . Bo komonut missing boisioni amun toreti oldo kokaranit oleimuche inyorchigee urwet atkai tugul kalal asista neoo akotoret kora tiong'ik alak konyor elemenye kou taritik ih ak kouren gee akot tuga olan olon mokyin gee urwet ako boisioni kora kobo komonut missing amun imuche inyorchigee kwenik atkai tugul kemach itil ketik chuton